Ũngĩhe ng’ombe irio cia nyeki ciĩ theri, itingĩruta iriia, no ũngĩnyitithania irio cia nyeki, na ũcoke ũhe irio cia gũthĩo, ng'ombe ĩyo nĩ ĩrutaga iriia. No ũngĩrega nĩngĩ kũhe irio cia nyeki, tondũ nyeki indo icio nĩikoragwo ina maĩ maingi nĩgetha ng'ombe ĩkahota gũthondeka iriia. Rĩũ nĩũndũ ũcio nĩwagĩrĩire gũtukani ciĩ cierĩ ũhe irio cia nyeki, na ũhe cia gũthĩo nĩgetha mũrĩmi akorwo akĩona iriia.

Ũngĩmĩhe mũhĩa mũigũ ng'ombe nĩ ĩkũhũhita na iremwo nĩ gũthĩa irio. Nĩ ũndũ ũcio wagĩrĩirũo nĩ kwamba ũreka wambe ũhohe ũite maĩ ucoke rĩu ũhe ng'ombe. Na nĩgetha ũmĩteithie tondũ ngombe yambaga kũmeria irio ciothe, ĩgacoka ĩkambĩrĩria gũthagumia na nĩgetha ĩgathĩa iron. No rĩu ũngĩmĩhe ũngĩmihe ciĩ njigũ nĩĩkũhũhita na ĩremwo nĩ gũthĩa irio. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega kwamba kũreka yambe ĩite maĩ na nĩgetha ĩcoke ĩheo ng'ombe.

Gũkũ gwitũ nĩ tũhũthĩrĩire mũno kũrĩma thara ĩ ta irio cia ng'ombe, na tũgacoka tũkahe mũtu ũyũ ũthĩagwo, kana tũgatua thara tũkaũrinda. Thutha wa ihinda rĩigana ũna tũkahe ng'ombe na nĩ ĩteithagia ng'ombe mũno kũruta iria. No mũno mũno gũkũ nĩ ũhoro wa thara na mũtu wa gũthĩo, icio nĩcio ciĩkĩrĩirwo mũno kũhe ng'ombe kana mbũri. Mbũri tũcituagĩra mahuti gũkũ rũgiri-inĩ, magio, nacio nĩ ciĩkaga wega.

Arĩmi nĩ makoragwo na handũ marandĩka, na nĩgetha makagĩa na ũhoro wa kũririkana. Okorwo nĩ ta tũcui, ũgakorũo wĩna hĩndĩ ĩrĩa wagĩrĩirũo nĩ kũmenya atĩ gacui gaka gakiuma haha nginya haha, kangĩenda kũheo irio irĩkũ cia kwambĩrĩria kũhe kana gakanyua ndawa mũthenya ũrĩkũ. Ũgakorũo wandĩkĩte handũ na karamu na nĩgetha gagatũteithia gũkorwo ũkĩmenya date ĩrĩa wagĩrĩirũo nĩ gũkorũo ũkĩhe. Okorũo nĩ ta gacaũ nako ũgakorũo ũkĩmenya gacaũ gaka gaciarirũo mũthenya mũna, na kaagĩrĩirũo kũheo iria nginya hana na kaagĩrĩirũo nĩ kũheo ndawa kumagia rĩna. No ũndũ ũcio tũteithĩkaga no ũhoro wa kwandĩka handũ nĩgetha ũgakorũo ũkĩririkana, ĩ ta rekondi.

Nĩ ndĩrona tũrathiĩ tũthũkĩtie bũrũri witũ no ũhoro wa gũtinia mĩtĩ. Nĩ tondũ mĩtĩ nĩo ĩrehaga mbura, rĩu rĩrĩa yarehe mbura, nacio ng'ombe itingĩhũta. Tondũ nĩigũkorwo ikĩona irio ta nyeki, nĩ gũkũra, ona thara no ũgũkũra. Ũndũ ũcio ũngĩ ngona tũrathiĩ tũthũkĩtie tĩri witũ. Na rĩu ngona tũngĩ, tũngĩrega kũmenyerera, mĩaka ĩngĩ ĩgũka, tũtigakorwo tũkĩhota kũrĩithia ng'ombe. Tondũ tũtikahota gũcihe irio cia kũigana. Nĩ tondũ nitũthiĩte tũthũkĩtie maũndũ marĩa matũrigicĩirie.

Rũcinĩ tene wagĩrĩirwo nĩ gũkĩra, ũhe ng'ombe yaku mahuti, na ũmĩitĩrĩrie mũtu wa gũkama. No hindĩ ĩyo rĩngĩ rũcinĩ rwa tene nĩũgũkĩrĩte, ũkamĩhe irio ta dairymeal ũtanambĩrĩria gũkama, ta ndagĩka mĩrongo ĩtatũ, negetha ũcoke ũkame nĩgetha ĩkũhe iria rĩega. Wamĩhe rĩũ ma mahuti ma rũcinĩ, ũkareka ĩkome, na nĩgetha ĩthondeke iria. Ũgokĩra ningĩ ũkamĩ ũkamĩ kama mathaa ma thaa kenda, ũkamĩkĩrĩra irio ndagĩka mĩrongo ĩtatũ, nĩgetha ũcoke ũkame. Ningĩ hwainĩ, ũkamĩkĩrĩra mahuti, na ũkamĩhe mũtu, na nĩgetha ũkareka ningĩ ĩkome nĩgetha rũciũ rũcinĩ ũkaroka gũkama iria rĩingĩ.

Njoyaga dairy meal na ngaoya maize germ, na pollard. Ngacoka ngaoya maize germ, ciothe ngatukania, ndatukania igatuĩka irio mũthemba ũmwe. Ngacoka o rũciinĩ ngeekĩra thaara, ngacoka ngaitĩrĩria, o ng'ombe ngamĩĩkĩrĩra kacuku ga kiro inya, ngaitĩrĩria igũrũ wa thaara. Ngacoka ngaoya iciko ithatũ, o ng'ombe ĩrĩaga iciko ithatũ cai cumbĩ, ngacoka ngaciĩkĩrĩra maaĩ. Cia rĩa ũguo, no mũhaka wone iria.

Wagĩriirwo nĩ kuoya irio cia mũtu, na ũcoke woye irio cia thara, iria ina maĩ, ũcoke woye cumbĩ. Ũhe ng'ombe ĩyo. Okorwo nĩta ng'ombe ĩmwe, ũmĩkĩrĩre mbaketi igĩrĩ cia mahuti, ma thara, na iciko ithatũ cia cumbĩ, na irio cia mũtu, ũmĩkĩrĩre kacuku ga kiro inya, na ũcoke ũmĩhe maĩ. Ng’ombe ĩyo nĩ ĩiganĩtie gũkũhe iriia rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Rũcinĩ njũkagĩra ngahe ng'ombe irio cia thara na irio cia mahuti na maĩ ng'ombe ĩyo ĩgakoma ĩgokĩra mathaa ma ranji ngamĩkama, ngekĩrĩra irio mbere ya ndĩmĩkame ta ndagĩka mĩrongo ĩtatũ. Ningĩ ĩgeterera irio hũaĩnĩ ngamĩhe ningĩ irio cia mahuti na cia mũtu ĩgakoma rũcio rũcinĩ ningĩ ngokĩra ngamĩhe ta ndagĩka ta thate irio, ni getha njoke ndĩmĩkame. Ũhoro ũcio ũngĩ wa gũciarithania kwa mahiũ, ng'ombe yakwa okorwo nĩ ĩraciarĩte ĩikaraga thuta wa mwaka ũmwe, ĩkaheo ndume, yaheo ndume ĩkanjiarĩra gacaũ na ng'ombe ciakwa igakorwo nĩ iraciarana na ihinda rĩega na ngakorwo no ndĩrona iriia.

Ng'ombe nyonaga ĩhana ota mũndũ otorĩa mũndũ abatara indo na nĩ getha iteithĩrĩrie mwĩrĩ wake gũikara wega ona ng'ombe notaguo ĩhana nĩtondũ ng'ombe nĩendaga irio irĩa ciakaga mwĩrĩ ona irĩa irigarĩrĩria mĩrimũ ona iriaĩngĩtũma mwĩrĩ wayo ũikare wĩ mwega. Indo icio ĩngĩheo nĩĩkaragaĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ ona ng'ombe ĩyo ĩgaikara ĩjega.

Ng'ombe nĩ ĩbataraga irio itiganĩte nĩgetha ng'ombe ĩyo ĩikare ĩ muoyo nĩ tondũ njĩra ĩrĩa nene mũno nĩ kũiga ng'ombe ĩ muoyo na ng'ombe ĩtarĩ ndwaru, na ng'ombe ĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ wa ng'ombe. Nĩũndũ ũcio ng'ombe nĩ ibataraga ũhoro wa kũheo irio cikũmĩiga muoyo, na iheo irio cikũmĩgirĩrĩria mĩrimũ, ĩcoke ĩheo irio cikũhota gwaka mwĩrĩ wayo. Ũndũ ũcio ũngĩ ĩcoke ĩheo irio ikũhota kũmĩteithia na nĩgetha ĩrute iria, no mũno mũno nyonaga nĩ ũhoro wa kũmenyerera ng'ombe ĩyo ĩtũre ĩ muoyo.

Nĩwagĩrĩirwo kũmenya ng'ombe yaku ĩrĩaga irio mũigana ũigana atĩa, tarĩu ũngĩkorwo ũheaga rũcini baketi igĩrĩ ũkona ndĩrahũna, rĩngĩ no ũthiĩ nambere ũkamiongerera rĩngĩ nuthu baketi. No ũngĩtuĩka atĩ ũrekĩra na ndũrathima irio, ĩkũria irio icio, ũkona rĩngĩ nĩyatigia. Narĩu ndũgĩthiĩ ningĩ wongerere mahũti mangĩ igũrũ wa marĩa mangĩ, tondũ ngombe ndĩngĩtĩkĩra kũrĩa. Ng'ombe yendaga kĩndũ gĩtheru. Nĩũndũ ũcio ũngĩbanga wega mũbango mwega, ũkamĩhe tũirio tũrĩa ĩkũnina na wamĩrora ũkona ndĩnaigania ũkamĩongerera, ũndũ ũcio no ũgirĩrĩrie wĩitangĩki wa irio.

Macini no ĩhote kũrĩma, inji nyingĩ nathĩ, kũrĩ ũrĩa tũrĩmaga na hũma. tondũ tĩri ũyũ wĩ haha igũrũ nĩguo rĩũ tũthũkĩtie. No ũngĩhota kwenja ũrĩa wĩ harĩa kĩanda biũ, ũkĩhũthĩra macini, no ũteithĩrĩrie ũrĩmi, na ũhote gũtukania tĩri ũyũ tũthũkĩtie na tĩri ũrĩa mwega, tondũ ũrĩa wĩnakũrĩa thĩ ti mũrũ, na tũtingĩũkinyĩra na hũma, no tũngĩhũthĩra macini, tũkenjania na kũu thĩ, tĩri ũcio no mwega, na no wongerere irio, na ũngĩhanda mĩmera yaku ĩgeka wega.

Tondũ ũngĩkorwo rĩngĩ wĩna mbombo, mbombo nĩ hũthũ, nĩũkũhota kwĩhiũrĩrĩa, na ũhotee kũhũra, okorwo nĩ gĩcigo kĩnene ũrenda kũhũra ndawa, ũtegũthumbura mũndũ. No rĩu ũngikorwo ũrahũthĩra kĩndũ kĩngĩ kĩritũ, ndũngĩota na rĩngĩ, harĩa urenda kũ kũhũra ndawa ti handũ hanene. Nĩũndũ ũcio ũkuoya o mbombo wĩigĩrĩre, ũthiĩ ũhũre mĩmera yaku, na ndũrĩ mũndũ ũkũgia, na ũrĩkĩrĩrie ũhoro ũcio wĩ mũndũ mũkenu.

Ũngĩrĩma na macini, warĩkia kũrĩma, ũkamĩthambia, na ũkamĩrora kana nĩ njega nĩgetha ũkĩmĩiga harĩa ũkũmĩiga ĩgĩ akorwo atĩ macini ĩyo nĩ njega na ndĩrĩ na mathĩna ĩna mo. No ũngĩmĩrekereria, rĩu ningĩ nĩ ĩgũkĩguma. Ona rĩngĩ ĩkorwo ndĩkĩroretwo kana ũiro nĩ mwega kana rũhiũ nĩ rwega. Nĩ ũndũ ũcio ĩgakorwo ĩkĩrorwo kana indo ciayo nĩ cikarĩte wega, nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ĩgagũteithia.

Macini nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũrorwo wega rĩrĩa yaruta wĩra ĩkaigwo ĩĩ theru, ĩgacoka macini ĩyo ĩkarorwo kana indo ciao ciothe nĩ iraruta wĩra wega ũrĩa kwagĩrĩire. Okorwo nĩ kũrorwo kana ĩna ũiro, ĩkarorwo na nĩgetha ĩgaikara ĩ njega. No ũngĩrega kũrora macini yaku wega, kana kũmĩrũmbũiya ndũngĩhota kũmĩhũthĩra, tondũ wathiĩ kũruta wĩra nayo nĩ ĩkũrega, nĩ tondũ indo imwe ciayo citirahota kũruta wĩra kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega ona ũkĩiga macini yaku ũkorwo ũmĩrorete wega, kana nĩ ũmĩrorete ũrĩa kwagĩrĩire.

Gũkũ gwitũ tũhũthagĩra macini cia kũhũra maaĩ. Andũ meenjete marima nĩgetha makahota kũrĩma kũndũ kũnene, nĩ ũndũ ũcio makoragwo na macini cia kũhũra maaĩ, rĩrĩa gũtekuura tũhũthagĩra mbombo. Na ũhoro wa kũrĩma andũ gũkũ matirĩ mĩgũnda mĩnene, nĩ ũndũ ũcio nĩ ũkwona rĩngĩ karagita gagĩũka kũrĩma, no mũnomũno tũhũthagĩra andũ, magooka magacimba na macembe, no. nĩ ũgũkĩona kũndũ kũmwe na kũmwe matinga nĩ mekũrĩma. Ũrĩmi wa itũngũrũ ndũĩkĩrĩirwo mũno, no, no tũrakĩgeria kũhanda itũngũrũ no ti ũguo mũno. Mũnomũno tũhandaga itũngũrũ cia mahuti tondũ nĩ irigagĩrĩria tũtambi.

Wa mbere nĩ warĩkia kũhũthĩra macini yaku, ũkamĩrora kana nĩ njega ũkamĩrora kana nĩ theru, na nĩgetha ũkĩmĩcokia harĩa wũigaga, ũkĩiga macini yaku ĩ njega, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ũkahota kũrora kana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ũkahota kũmĩhũthĩra ĩtarĩ na thĩna. No ũngĩ mĩrekereria, ũgakora macini yaku atĩ ndĩgagũteithia mũthenya ũcio ũngĩ, kana nĩ yaambĩtie kũguma tondũ nĩ ũmĩigĩte rĩngĩ ĩna gĩko. Kwoguo nĩ wega kũiga macini yaku ĩ theru, nĩ tondũ nĩ kĩndũ kĩragũteithia. Macini ũkarora kana ĩna indo ciothe nĩ njega, nĩgetha atĩ ũngĩtua kũmĩhũthĩra hindĩ ĩngĩ, nĩ ũkũhota kũmĩhũthĩra na ĩtekũrehe maũndũ matarĩ-

Ũngĩhũthĩra macini ya gũkama, nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega, tondũ ĩkagĩra nyondo ci ciothe cirĩ inya, na ng'ombe yatua kũrekereria iria ĩrekagĩrĩria rĩothe, nĩ ũndũ ũcio macini ĩkamaga, ĩgakama rĩothe. No ũngĩhũthĩra rĩngĩ moko gũkama, mũndũ nĩ athiaga akaganda moko, na waganda moko ũkamba gũtiga gũkama, ng'ombe ĩkahitha iria. Nĩ ũndũ ũcio rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũkuona atĩ, ng'ombe ya gũkamwo rĩngĩ na moko, nĩ ĩkũrwara mastaitis, no ng'ombe ya, gũkamwo na macini, ndĩkoragwo na mathĩna ma mĩrimũ.

Gũkũ gwakwa niĩ hũthagĩra kwenja ngondu, na magathĩ. Njĩtaga mũndũ, agoka agakomia ngondu, akamĩenja, no ũngĩgĩkorwo ũkĩrĩ na macini tondũ macini no ĩkĩrutaga wĩra naihenya, ngona ta mũndũ, angĩgĩteithĩka tondũ, ndagĩka irĩa mũndũ wa kwenja oyaga kwenja ngondu ĩmwe, ũkĩhũthĩra macini, nĩ ĩhũthagia wĩra, ndũngĩgerekania na kũruta wĩra na moko maku. Macini nĩ ĩrutaga wĩra naihenya kũrĩ kũruta wĩra na moko maku we mwene.

Irio cia thamaki irĩa njega nĩ, kũ kũiga mai ma ng'ombe, makagĩa na magunyũ, magĩa na magunyũ ũgathiĩ ũkamaiga, hau hakuhĩ na maĩ, na nĩgetha, magunyũ macio maingĩra thamaki-inĩ. Thamaki ikamarĩa, ũgacoka ũgatukania na irio cia kũhe thamaki, ũgacikĩria iguru. Thamaki icio nĩ inenehaga, na ũgĩtua gũtega ũkona thamaki irĩa ũratega nĩ, nene kũrĩngana na ũrĩa, ingĩendeka harĩ mũgũri.

Kwĩna njĩra ĩno yumĩte ya kũhũthĩra riũa, na riũa rĩgakorwo rĩkĩhũthĩka o ta thitima nĩ tondũ nĩ rĩragĩa na ũhoro wa gũĩkĩriwo bulb, na ũkahota gũtũrĩkia tũcui twaku ũtekũhũthĩra njĩra ya thitima. Na ũndũ ũcio nĩ ũragerio gũkũ gwitũ na ngoona andũ nĩ maratũrĩkia tũcui na magatũrĩkia tũcui twega.

Rĩrĩa warĩma mũgũnda na wona nĩ watiga magĩkĩa kana tĩĩri ũtarĩ mũmuthĩku nĩguo wagĩrĩirwo nĩkuoya macini ĩ no ya harũ, ũrute nayo waraganie na nĩgetha ĩhinyie tĩĩri kũringana na ũrĩa mũgũnda waku ũhana, angĩkorwo wĩ na magĩkĩa manene ũhũre harũ na yo na nĩgetha kwaragane na nĩgetha kĩrĩa ũngĩkorwo ũgĩita gĩkorwo gĩtigũthikĩka mũno na thĩ, nĩgetha o mbegũ yothe ũngĩrekia ndĩngĩthikĩka mũno na thĩ nĩgetha ĩhote kũmera.

Macini nĩ ĩhũthagia wĩra ,nĩ tondũ rĩrĩa ũkũhanda mũgũnda kũndũ kũnene macini no ĩkũhũthĩrie wĩra na kũhanda, no rĩrĩa ũkũhũthĩra andũ no ũhũthĩre matukũ maingĩ mũno ũgĩkarĩkia kũhanda mũgunda waku. No rĩrĩa wĩna macini ũkũhanda naihenya, na wĩra ũcio ũkorũo ũkĩrutĩka wega naihenya, gũkĩra kũhũthũra andũ. Rĩngĩ andũ mathiĩ thikũ nyingĩ no macini ndĩngĩoya ihinda inene ni tondũ ĩkuoya o ihinda inini na ĩrĩkie kũhanda na ĩhande gĩcigo kĩnene.

Ũngĩkorwo na itinga rĩaku we mwene, no ũkorwo ũkĩrĩma o ihinda rĩrĩa wenda. No rĩngĩ ũngĩkorwo ũrahũthĩra itinga rĩa gũkombora, rĩngĩ rĩrĩa wamera makũrĩmĩre, nao magakorwoo nĩ metĩtwo nĩ mũndũ ũngĩ, na ningĩ no rĩega tondũ itinga kũgũra nĩ mbeca nyingĩ, na rĩrĩa ũkuona rĩa gũkombora, nĩ ũkũhota rĩngĩ kũrĩha mbeca icio, na ĩhote gũka gũ macini ĩyo itinga rĩhote gũka gũkũrĩmĩra no, mau nĩmo mawega na maũrũ marĩa monekaga.

Ũngĩhũthĩra thitima ĩno, ndũrĩ mbeca ũgetio nĩ mũndũ thutha wa mũico wa mweri na thitima ĩno nĩĩteithagĩrĩria arĩmi, nĩ tondũ maũndũ marĩa yendaga ti maũndũ me kũhũthĩra mbeca no kũhũthĩra gĩcoro kĩa ng'ombe, ũgekĩra nayo thitima ĩgakorwo ya gwakana na ũkamĩrutithia wĩra, no ũkĩhũthĩra ĩno ĩngĩ nĩrĩ mathĩna mayo.

Gũkũ nĩ tũkoragwo na macini cia maĩ irĩa irikagio maĩ-inĩ thĩiniĩ, nayo ĩyo ĩkoragwo ĩ njega tondũ ndĩrĩ hĩndĩ ĩhĩaga tondũ ĩikaraga thĩiniĩ wa maĩ na nĩ ĩhũraga maĩ maingĩ, na rĩrĩa ũkũrĩma indo ta itũngũrũ, citingĩũma tondũ nĩ ũrĩkoragwo na maĩ maingĩ o ta ũrĩa ũngĩenda nĩ getha ũcitĩrĩrie. Nĩ tũkoragwo na macini irĩa itarikaga maĩ-inĩ ona cio, na cio igakorwo no ikĩhũraga tũmaĩ tũtarĩ tũingĩ, na ĩkahũma. No ĩno ĩrikaga maĩ-inĩ thĩiniĩ nĩyo ĩkoragwo ĩ njega mũno makĩria.

Thirikari hatirĩ handũ yũkagĩra handũ-inĩ hakoniĩ ũhoro wa kũrĩma kana kĩ, kana gũkorwo atĩ mena macini, nĩ tondũ ndionaga harĩ. Ona hĩndĩ ĩrĩa ndaiguĩte no makorwo me nayo, rĩrĩa gwatuĩkĩte atĩ nĩ gũkuoneka macini ya gũtua macani, mũndũ agakombora ona ĩrĩ o ya thirikari. No ũhoro-inĩ wa kũrĩma ndirĩ ndaigua gũkũ gwitũ ũhoro wa atĩ thirikari harĩ itemi ĩratema ũkoniĩ ũhoro wa gũkorwo magĩteithĩrĩria, kana gũkorwo mena macini cia ũrĩmi, gũkũ gwitũ gũtirĩ.

Nĩhũthagĩra macini ya itinga kũrĩma mũgũnda wakwa nĩ tondũ mũgũnda ũkĩrĩ mũnene na rĩrĩa ngũhũthira itinga nĩnyonaga rĩtirahũthĩra mbeca nyingĩ gũkĩra rĩrĩa njĩkĩrĩte andũ kuo marĩme, na itinga nĩrĩega tondũ angĩkorwo nĩ ũrenda gũthara mbura nĩũkũhota gũkorwo wathara mbura warĩma, na ũkorwo ũkĩhota kũhanda ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire no ũngĩkorwo ũrarĩmithia na andũ nĩũkuoya ihinda inene gũkĩra rĩrĩa ũngĩrĩma na itinga.

Nĩ hũthagĩra itinga kũrĩma tondũ rĩrĩa ngũrĩma na itinga, nĩ nyonaga nĩ rĩega tondũ nĩ rĩkũrĩha, nĩ rĩkũkũrĩma handũ hanene, na ngahota gũkorwo ngĩhanda mbeũ ciakwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Na nĩ nyonaga umithio nĩ tondũ, rĩngĩ angĩkorũo nĩ kĩndũ ndĩrenda kũhanda na nĩ kwarĩmũo naihenya, ni ngũhota kũhanda irio icio na rĩngĩ igakorerera mbeca tondũ wa gũkorwo nĩ ndahota kũrĩma naihenya na kũhanda naihenya. Na rĩu ũndũ ũcio ngagĩkorwo ngiendia indo ciakwa goro.

No ũkĩre mũthenya ũmwe wĩrĩgirĩire atĩ nĩũraruta wĩra na macini, tarĩu angĩkorwo nĩ ũhoro wa kũrĩma, no watigĩte macini ĩyo ĩnjega no rĩrĩa wathie nayo mũgũnda ũgakora rĩngĩ nĩyaremwo nĩ kurĩma, nĩ tondũ ĩna thĩna na no mũhaka ũmĩtĩre fundi na nĩgetha oke amĩthondeke kana mũtaramu, oke amĩthodeke na nĩgetha ĩhote kũruta wĩra rĩu mawĩra marĩa ũngĩkorwo ũbangĩte mũthenya ũcio, magakorwo rĩngĩ matinarutĩka kũringana na wendi wa ngoro yaku, ũtĩrĩtio nĩ macini tondũ nĩĩthũkire.

Ũngĩmenyera kũrĩa irio irĩa ciakaga mwĩrĩ, na ũmenyere kũrĩa manyeni, na ũmenyere kũrĩa irĩa ciakaga mwĩrĩ, nĩ iteithagĩrĩria mwĩrĩ, mwĩrĩ gũikara wĩ mwega, na nĩ ũndũ ũcio mwĩrĩ ndũngĩgĩa na mũrimũ, ona ndũngĩigua wĩna mathĩna maingĩ ma gũtindaga wĩna ũritũ nĩ tondũ nĩ ũrĩaga irio irĩa ciagĩrĩire. Na gwĩka ũguo nĩ gũteithagia ũgima mwega wa mwĩrĩ na ũgaikaraga wĩ mũndũ wĩikarĩte wega wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Nĩngũririkana hĩndĩ ĩmwe ndahandaga irio ikarega, na ngĩtarĩrio nĩ mũtaramu ũmwe atĩ ingĩhanda mboco, no cithondeke tĩri wakwa, na nĩi ngĩoya mboco ngihanda, Ndahandaga atĩ nĩ ciagũthondeka tĩri, nĩndagethire nginya ngĩambĩrĩria kũhoya matangi ma gwĩkĩra nĩũrĩa cia ciarire. Na nĩndonire atĩ ona no ũhande mboco ĩta mbiacara ya kũruta, nĩtondũ gũkũ ndamenyerete atĩ, ngahandaga indo iria cikũraga thutha wa mweri ũmwe, no thutha wa mĩeri itatũ, handĩte mboco nĩndonire ũmithio mũnene.

ĩno nĩ macini ya gũthĩa mahuti na niĩ nĩ ĩngenagia nĩ tondũ tene biũ twatinangagia mahuti na banga na ũkanoga. No rĩrĩa macini yokire nĩ yokire kũhũthia wĩra nĩ tondũ rĩrĩa ũgũthĩa nayo, tiga atĩ mũkwa noguo ũthiraga kana ĩkahĩa ũgagĩta bundi agagũthondekera, nĩ ĩkoragũo ĩkĩhũthia ũhoro mũnene mũno no ũgeka ũndũ mũnene thutha wa ndagĩka itarĩ kũnene. No tene twatinangagia na banga na ũkanoga na ũkahũthĩra mahinda maingĩ.

Nĩ ndĩrona kĩbao kĩnene mũno kĩandĩkĩtwo Wakulima no ũkona gũkũ nĩ kũrĩa arĩmi maigaga mbeca ciao, na ũngĩbatara kũrĩa ũngĩcikora. Ũgacoka ũkona haha hena kĩbaũ kĩngĩ kĩandĩkĩtwo Mpesa nakĩo ũkona atĩ thĩinĩ wa bengi ĩno nĩ ĩhũthagĩra ũruti wa mbeca ũkĩhũthĩra thimũ, ũguo to mũhaka ũtinde ũbangĩte raini thĩinĩ wa bengi ĩno. Ũngĩkorũo wĩna namba irĩa iheanagũo no ũrute mbeca thĩinĩ wa bengi na ũcitũare thĩinĩ wa thimũ yaku no ũtuĩke wa kũhũthĩra. Ũgacoka ũkona ĩno nĩ ngari ĩrakuonia atĩa, andũ aya nĩ mathiaga magĩthiũrũrũkaga kũrora arĩmi ao ũrĩa mahiana kana arĩa makĩrĩ na mathirĩ na matikĩrĩhĩte, magagĩthiĩ makĩmaragĩria na nĩgetha magĩcokie mbia irĩa makuĩte.

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ andũ nĩ marathiĩ mohĩgĩte rĩu nĩ tondũ nĩ maratigia tũbeca tũnini twa gũthiĩ gwĩkenia na nĩkĩo rĩmwe nĩ ũkuona andũ nĩ moimagara na mathiĩ makena. Ũkona nĩ maigĩrire iria-inĩ na tũtarũ nĩgetha o mũndũ ahorerie ngoro yake na meciria make. Ũndũ ũyũ rĩu thĩinĩ wa ũgĩkũyũ-inĩ nĩ woetwo na njĩra nene, mũndũ akamenya atĩ no aigage tũbeca twake tũnini na nĩgetha agathiĩ gũkenerera na akahurũkia meciria na gwĩcokeria ngatho thutha wa wĩra mũnene mũndũ akoragwo arutĩte.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wĩbangĩte wega mũno, akamenya atĩ kwĩ hĩndĩ mahuti magaga, na nĩkĩo aigĩte nyeki ĩno nĩ getha ĩkarĩo hihi hĩndĩ ya ng'aragu ona hĩndĩ ya ng'aragu ĩngĩũka, ng'ombe ciake itingĩhũta. Kana akorwo nĩ mũrĩmi ũrĩmaga makunũ agakorwo aigĩte nyeki ĩno haha na nĩ getha akamĩhũthĩra kũhanda nayo nĩ tondũ nĩ ĩhũthĩkaga kũhanda makunũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragũo wĩ mwega mũno tondũ ng'ombe nĩ ikoragũo irĩ na mahuti kuma mweri wa kwambĩrĩria nginya mweri we ĩnana. No mweri wa kenda ng'ombe nĩ ithĩnaga mũno nĩtondũ mahinda macio gũtikoragũo kwĩna mahuti maingĩ, tondũ tũkoragũo tumĩte gathano, na gathano gũtirĩ kĩndũ gĩtĩkagĩra kũraiha. Nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, nĩ ũkoragwo ũkĩnjĩra atĩ ũyũ nĩ mũndũ mũgĩ mũno nĩ tondũ nĩaigĩire bũthi na nĩaramenya atĩ thutha wa ũhoro atĩ nĩ akahũthĩra irio ici kũhe ng'ombe yake. Na hĩndĩ ĩyo we ndagakorwo agĩthĩna arĩa angĩ magĩthĩnĩka nĩ tondũ matirĩ na kĩndũ gĩa kũhe ng'ombe.

Mbũri rĩu nĩ cioetwo na njĩra nene nĩũndũ ũcio nĩ ciigagũo na rĩu ciraigũo nginya cia gũkama. Na cituagĩrũo mahuti barabara-inĩ cigoka igaikĩrio, na rĩngĩ nĩ ũkuona arĩmi angĩ makũhũthĩra ona nyeki ĩrĩa tũheaga ng'ombe mbũri igaikĩrio. Na rĩu ũrĩmi ũyũ wa mbũri nĩ ũthiĩte na mbere mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ nĩtondũ tene gũtirarĩ na ũhoro wa gũkama mbũri, no rĩu nĩ ũraigua atĩ mbũri nĩ ĩkũruta nuthu rita ya iria na mũrĩmi ũcio agakorũo agĩteithĩka mũno na mbeca irĩa egũkorwo akĩendia iria nĩ tondũ rĩendagio goro mũno gũkĩra nginya rĩa ng'ombe.

Rĩrĩa nguona mũrĩmi ahandĩte mbembe ciake, ũgacoka ũkona nũgũ ta ici irekereirio, nĩ ngegaga mũno na ngarigũo nĩ kĩngĩtũma thirikari ĩrekererie, nyamũ ta ici handũ ha ihingĩrwo kũrĩa ingĩthiaga ikarehe mbeca. Nĩ njiguaga kĩeha kĩingi mũno tondũ ũyũ nĩ aroneka nĩ mũrĩmi ũhandĩte irio ciake na njĩra njega, no rĩu nũgũ nĩ yoka kũmũũnũhĩra, na rĩu ndũkĩrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩgĩka tiga gũgĩthiĩ hathara. Rĩu ũndũ ũyũ nĩ ũgĩkoragwo wĩ mũru muno na thirikari ĩkwendwo ĩcenjerie maũndũ maya ma mũikarĩre wa gũkũ.

Ndĩrona ũyũ nĩ mũrĩmi ũrahandĩte mbembe ciake na maya nĩ mahinda magũcithandũra thutha wa gũciũmithia na nĩkĩo nĩũkũona marathandũra mena andũ ake othe nginya twana tũnini agĩtũrũtaga gũthandũra na nĩ ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ arĩte nginya kĩratathi kĩirũ, kĩrĩa e kwanĩkĩra mbembe ici na nĩ thutha wa gũciũmithia na nĩironeka ici onokorwo ena ingĩ i harĩa mbere ironeka nĩ cia kũrĩyo, ici nyingĩ nĩ ta cia kũhanda, nĩkũmithia aromithia mbeũ yake nĩgetha akamĩcokia mũgũnda.

Rĩrĩa tũkũhanda managu, nĩ makoragwo me mega nĩ tondũ nĩ tũteithagia mwĩrĩ warĩa managu, na njĩra ya kũũhe vitamin, na rĩrĩa ũkwenderia andũ arĩmi managu mathaka ta ũũ ũgakorwo nĩ ũrateithia rũrĩrĩ, ona kũmagirĩrĩria ndwari irĩa ingĩmakora. Na nĩ ũrona ũyũ nĩ mũrĩmi ũrĩmĩte managu mathaka mũno, na maroneka nginya nĩ mararĩka. Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩ tũteithĩkaga na kũrĩa managu maya ũkĩhũthĩra ngima.

Rĩũ andũ nĩ mamenyete ũhoro wa kũhũthagĩra, ũhoro wa kũhanda karati, tondũ karati nĩ iteithagia mũno ũhoroinĩ wa maitho, kwanja ũngĩmenyera gũkaria ge gatarĩ karuge, na rĩu, andũ nĩ mamenyete atĩ wona wehandĩra gakarati, nĩ kega tondũ rĩngĩ ndũrĩ ndawa ũkũhanda ũkũhũra, na wahanda karati, ona no ũmunye kuma mũgũnda waku, na wambĩrĩrie kũrĩa. Rũrĩrĩinĩ ruru rwitũ, rĩu nĩ tũrahũthĩra mũno kwĩhandĩra karati, gũkĩra gũthiĩ kũgũra karĩa kendagio ndũnyũ.

Rĩu ũngĩkorwo na macini ya kũhanda irio, ũkoragwo ũmionetie atĩ ĩgũthiĩ ĩkirekagia gabegũ kamwe kamwe. Akorwo nĩ ta mbembe, na ũhoro wa kũgetha ũgathiĩ ũkĩgethaga nayo, na nĩ nĩiteithagia ũhoro wa kũrutaa wĩra na ihenya, na ĩgateithia irio icio, tondũ ĩhandĩte mbembe ĩmwe ĩmwe, ikamĩteithia ĩgakorwo ĩgĩkũra wega ĩna hinya mũingĩ, kana no mboga, kĩndũ, mũmera ũrĩa wothe ũngĩkorwo ũhandĩtwo nĩ macii nĩũkũraga wĩna hinya tondũ, wa wamĩra ĩrekie kamwe, ĩrekagia kamwe, na ndĩngĩkĩria.

Irio cia ngombe nĩigĩte goro mũno. Na kũngĩkorwo kwĩna macini ĩgũthia irio cia mahiũ, no tocihũthĩre makĩria na njĩra njega, tũkĩmenyaga atĩ, nĩiratũhũthĩria mũrĩre wa, mũhũthĩrĩre wa mbeca nyingĩ, ũkĩgũra irio ndukainĩ, na ũngĩhũthĩra macini na njĩra njega, nĩiguguthĩirĩ irio, na ũkorwo ũgĩthĩa irio iria ciagĩrĩire na ng’ombe ĩtuĩke ya gũteithĩka, nawe wĩta mũrĩmi ũtuike wa gũteithĩka, na tũngĩhũthĩra njĩra irĩa njega, nĩ atĩ ũkarora macini ĩyo yaku nĩĩikarĩte wega, na nĩũramĩtwara ĩrorwo nĩ mũtaramu kana nĩ ĩikarĩte wega kana nĩ ĩkwenda gũthondekwo.

Nĩhũthagĩra macini ya, gũkoma ng'ombe, na, macini nĩkoragwo ĩ njega, nĩtondũ rĩrĩa ũgũkama na macini, nĩkoragwo ĩkĩonania atĩ ng'ombe cio, nyondo ciothe, nĩiraruta iria wega, nanĩũkũhota, gũthima, atĩ ng'ombe ĩyo, ĩraruta iria rĩigana atĩa, ũrĩ ohau, nĩtondũ, macini nĩgũkama, nekuonie yathi yakama iria rĩigana atĩa. Ningĩ nĩgiragĩrĩria ũhoro wa gũtigia iria, nĩtondũ rĩrĩa wathambia mũkamo wa ng'ombe na waharũkia macini yaku, nawamĩra rĩu nĩgũkama, ĩtigaga gũkama iria rĩathira.

Nĩũkoragwo wĩna baita nĩtondũ rĩrĩa ũkũhũthĩra macini gũkama, ndũkũhũthĩra mũndũ wa gũka atĩ gũtinda hau agĩgũkamĩra agakũrĩhia mbeca nyingĩ, na ningĩ ũhoro wa mĩrimũ, ndũngĩ, ng’ombe ndĩkũrwara mũrimũ, ũkanyihanyihia ngarama ya ĩria ũngĩthire rĩrĩa ng’ombe ĩkũrwara mũrimũ no ũtuike nĩũkũrehe ndagĩtarĩ oke amĩthondeke. Macini nĩ ĩhũthagia maũndũ nĩtondũ handũ ha kuoya ndagĩka nyingĩ ũngĩgakama, macini ĩkamaga na ihenya, na ũgacoka ũgatwara iria rĩaku utegũcererwo kũrĩa ũgũtwaraga.

Nĩwongagĩrĩra ũmithio nĩtondũ, rĩrĩa ũkũhũthĩra macini, ng’ombe ciaku itikarwara, na ndũrĩ hĩndĩ ũgĩta ndagĩtarĩ, atĩ mũndũ nĩaratigirie iriia. Na rĩrĩa ũkũmĩkama na macini ng’ombe ĩrekagĩrĩria iriia rĩothe na yamenyera ũguo, rĩrĩa waharũkia macini, hakiri cia ng’ombe ĩo, nĩimĩrĩga atĩ rĩu nĩgũkamwo ndĩrakamwo. Ĩkarekereria iriia rĩothe, Nĩũndũ ũcio ndũngĩtiga ng’ombe ĩyo ĩna iria kana ng’ombe ĩgĩe na hakiri cia gwĩciria atĩ no ĩhithe iria. Nĩũndũ ũcio rĩrĩa ũkuona nĩũkũhũthĩra macini, ũkona nĩ irĩ na ũmithio, nĩtondũ nĩ gũkorwo ĩkĩgirĩrĩria maũndũ maingĩ, ta ndagĩtari wa gũtinda agĩũka gũthondeka, na kũrĩhio mbeca nyingĩ mũndũ atĩ nĩokire gũkama. Wĩna macini maũndũ nĩmahũthaga.

Rĩu kũhũthĩra macini ona thĩiniĩ wa mugũnda waku, nĩ ũtethagia tondũ rĩngi no we mwenyewe ũkũĩrutĩra, nĩ tondũ okorwo nĩ ta kũrĩma, na nĩ ũĩ gũtwarithia itinga, ũgũthiĩ ũrĩme. No rĩngĩ rĩrĩa ũkũrutĩrwo nĩ andũ a wĩra, megũgũĩka matharaũ na marege gũũka, na ũkona o korwo nĩ macini, we nĩwe ũrarĩma nayo na ũkũrĩma wega ũkarĩkia mbere, ũkagĩra ĩrĩa ĩngĩ na wĩra ũcio ũgakorwo wĩ mũthaka. Okorwo nĩ kũiganania, ũkaiganania, okowro nĩ kũhanda, macini ĩkahanda, na wĩra ũkahũtha. Gũkĩra, gũtinda ũkĩhũthĩra andũ, rĩngĩ nĩ magũgwĩka matharaũ tondũ matirenda gũgũteithia.

Kũhũthĩra macini, o na ũcimbaga nathĩ na rĩrĩa ũgũcimba nathĩ, no guo okona maciaro mega rĩrĩa ũkahanda mũmera waku. Na rĩrĩa ũkũrĩma na macini nĩ ũkũona uumithio mwega tondũ wĩra ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mwega, tondũ ũkũrĩma na ũhande, na wĩke maũndũ macio thutha wa ndagĩka nini. Na ũgakorwo ũkĩmenya atĩ ũmũthĩ okorwo nĩ gwa kũhanda nĩ kũhanda ngũhanda, na nĩme na ndĩciitĩrĩrie maaĩ, na njĩra ya kũhũthĩra macini na wĩra ũcio ũgakorwo wĩ mwega na-

Ũngĩkorwo mũgũnda waku wĩna tũtambi tũingĩ, no ũnyite tũtambi tũu ũgĩtwĩkĩraga gacuba, na tũthiĩ tũthũrimwo kũgerera mũcini ya gũthima, na ũgateithĩka wĩ ta mũrĩmi kũmenya atĩ, nĩ tũtambi tũrĩkũ tũũ tũrenda gũgũthumbura. Na hena macini ingĩ nayo, ũngĩoya tĩri mũgũnda waku, nũthiĩ ũthimĩrwo, no menye tĩri waku, kana nĩ mũrũrũ mũigana wĩigana atĩa. Na wĩta mũrĩmi ũgateithĩka kũmenya atĩ, irio iria ũrahanda, wagĩrĩirwo nĩ gũciĩka atĩa, kana irio iria ũkũhanda mũgũnda ũcio nĩ irĩkũ ciagĩrĩirwo gũtwarana na mũgũnda ũcio warĩkia gũthimĩrwo.

Ici nĩ mbembe cirakoretwo ciagetwo kĩmera gĩkĩ, na nĩ ũkuona atĩ ici nĩ ciana, na andũ agima marathandũra mbembe ici, mũnomũno nĩironeka tarĩ cia kũhandwo, tondũ ihana imwe ta i ndogererie, ũguo nĩkuonania nĩ mbembe njega, mbembe ĩngĩcokio ĩhandwo, gũkĩra ta mbembe iria igĩ ciĩkwo cia GMO. Ici nĩ mbembe iria cia tene twacokagia nĩũndũ ũcio, ici nĩ ciana cĩrathandũra, na mũciari, na aciari ao, mathandũra nĩgetha maciũmithie, to nĩũkuona hena kĩratathi kĩirũ.

Nĩ irio iroonania atĩ nĩ harĩrĩku wega, nĩ tondũ hena mbembe, na hena matunda, hena broccoli na makorobea, na hoho, na ndimũ, na njungwa, na karenge. Na nĩ haronania hena karati iria ũngĩrĩa wongerere hinya wa maitho maku. Nacio ici ingĩ nacio, nĩ ũkũrĩa ciĩ ta cia gũteithia mwĩrĩ wakũ ũgĩe na vitamins. Na ũngĩrĩa irio harĩrĩku ũũ, nĩ kũonania ũrarĩa irio njĩthĩ na irio njega, to cia kũhũnia mũndũ, no nginya gũthondeka mwĩrĩ waku.

Ici nĩ nyeni cia managu, tũthiaga tũgacitua mũgũnda, tũkarora ka ina tũtambi, tũgathambia, twathambia, tũgacoka tũgakera. Twakera tũgatinagia gĩtũngũrũ na tũgekĩra maguta. Tũkaruga ta ndagĩka ithano. Tũgaciruta citahĩĩte mũno, nĩgetha indo iria ciĩ thĩiniĩ wa mĩmera ĩno, cituĩke cia gũteithia mwĩrĩ waku. Koguo ndũkũruga mũno, ũkũruga o hanini ũkarĩa na ngima, kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũngĩenda kũrĩa nakĩo.

He hindĩ ndĩkoretwo ngĩturwo nĩ maitho, na rĩrĩa ndathire thibitarĩ nderirwo nĩ ndagĩtarĩ ngerie kũrĩa karati karĩa gatarĩ karuge, na nĩũndũ ũcio ngĩmenya nĩ ngwĩhandĩra karati. Na rita rĩa mbere ndahanda, itiacirire wega nĩ tondũ ndahandire handũ hanoru, no ngĩteithio nĩ mũtaaramu atĩ gatiendaga handũ hanoru, na rĩrĩa ndahandire handũ hahĩnju, cigĩciara karati ciarĩ nene mũno. Na rĩu nĩ ndĩaga mũno na nginya ngahona maitho.

Rĩrĩa ng'ombe ya ciara, nĩ wega kwamba kũmĩrekereria gacaũ kambe koonge, na nĩgetha ng'ombe ĩyo ĩhote kũrekereria iria wega. O na gacau nĩ kaagĩrĩirwo nĩ kũonga gĩthana kĩu gatana ikara mathaa matandatũ kuma gaciarwo, na nĩ ĩteithagia gacaũ gũkũra na njĩra njega. Nayo nyina ĩgateithĩka na ũhoro wa kũhota kũrekereria iria, nĩ tondũ rĩrĩa ĩkuongwo nĩ gacaũ, nĩ yonaga nĩ mwana wake, na nĩũndu ũcio ndĩngĩmũthimĩra ĩrĩrekagĩrĩria rĩ rĩothe. Na o ũguo no guo ĩrĩonaga hĩndĩ ĩrĩa ĩgũkamwo, tarĩ o njaũ ĩroonga, ĩkarekereria iria.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, nĩ ndiririkanaga atĩ, hĩndũ ĩmwe tene nĩ ndarĩithĩtie ngũrũwe nyingĩ mũno, na nĩ ciaheaga mbeca njega, na rĩrĩa nguona ngũrũwe, nĩ njugaga rĩrĩa Ngai arĩhe mbeca, nĩndĩiga ngũrũwe, nĩ tondũ niĩ nĩ ũndũ ũmwe ngoragwo ndĩrirĩirie na thondeke mbeca, nĩtondũ ngũrũwe nĩ ihega mũndũ mbeca, ona ũgakena ũgĩcirĩithia, nĩ tondũ mũrĩithĩrie wacio ndũri hinya. Na we nginya mwenyewe ona ũtarĩ na mũndũ ũngĩ wa gũkũrutĩra wĩra nĩ ũkũrĩithia. Nĩ ũdũ ũcio nĩ njugaga rĩrĩa Ngai akandeithia nyone mbeca, thĩinĩ wa mweciria makwa, ndirikanaga rĩrĩa ndarĩithĩtie ngũrũwe nyingĩ, na ngona atĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ ngaiga ngũrũwe.

Ndĩrona ũyũ nĩ ndagĩtarĩ, ũgũthĩnjaga ngombe, na rĩũ ndĩrona nĩarĩkia kũmĩthĩnja, na akĩruta hihi kĩrĩa akũrutaga okorwo nĩ ngombe egũciarithagia, na rĩu nĩũramuona haha ena cindano akĩmĩtuma, na nĩgetha amĩcokie ũrĩa kwagĩrĩire. Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ ũronania nĩegũ nĩegũciarithĩtie ngombe na njĩra ya gũthĩnja ngombe, tondũ nĩũkuona haha hena magathĩ, nĩũkuona hena cindano arahũthĩra gũtuma, ũguo no anga ngombe egũciarithagia, iremetwo hihi nĩgũciara. Na rĩũ ndagĩka ĩno aronania nĩgũtuma aratuma ngombe.

No ndirikane hĩndĩ ĩmwe tene ndakamire iria, ngĩtwara nderi rĩgĩcoka. Rĩa coka, ningĩ ngĩtwara rĩngĩ thaa inyanya, rĩgĩcoka. Rĩu ngĩona iria rĩrĩ handũ rĩ njũre, ngũrĩĩkĩra mĩtũngi, rĩtuĩke, rĩgagate na rĩnyuo tondũ no rĩnyuo na ihinda inene mũno, na rĩu niĩ ndatuĩkire nginya mũndũ wa kũheaga arĩa tũriganĩtie. Ngamahe makarĩa ngima na rĩo, nĩ tondũ nĩ aganda na nĩ mendete, na makanjokagĩria ngatho mũno. Rĩrĩa ngwona ũndũ ũyũ, ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa iria rĩakwa rĩacokire rĩingĩ, na ngĩrĩgagatia.

Ndarathini thiaga ngacithambia, ndacithambia, no mumunye, ngameria cama, ngatigwo na gĩkoni, ngakĩrekia. Kana njĩra ĩngĩ, ngathambia, ngacoka ngonũra na kahiũ, ngarĩa, ndamumunya he gabegũ gakoragwo thĩiniĩ, nako ngaruta. Kana njĩra ĩngĩ, ngacithambia, ngacoka ngaci ngaciũnũra makoro, ngatinia kanyamũ kaũ ga thĩinĩ ngaruta gabegũ, ngacitwara handũ harĩa mũndũ athĩagĩra na macini, nganyua tarĩ maĩ ndĩranyua macio.

Rĩrĩa nguona ũndu ũyũ nĩ nyitagwo nĩ kĩeha ma. Ngona gaka nĩ kana, gatirĩ nguo Ngai, na wakarora ũguo nĩ ũrona nĩ ka rũgongo rwa bũrũri witũ. Ũgacoka ũkona haha nĩ ta ho maikaraga, nganyitwo nĩ kĩeha ngoria, rĩu mwana ta ũyũ ta mbura ĩngiura, ekurĩrwo arĩ o hau, nĩ wona ndarĩ o na gakuo o na kamwe. Ngona ũi nĩ thĩna mũingĩ, na ũkarigwo ũngĩika atĩa. Thĩiniĩ wa meciria makwa ngona, Ngai nĩ mũiganania nĩ tondũ, mwana ta ũyũ ti gũcagũra acagũrire guciarwo gũkũ, no no gũikora ekorire, na Ngai no agitagĩra twana ta tũtũ tondũ tũtirwaraga.

Ũbataraga mahiga marĩa makoragwo makũangĩte, na kagoto, na mũthanga, na thimiti. Ũkamba ũkahũra hũra mahiga macio magakuanga, ũgacoka ũkaringia thimiti na kagoto, na mũthanga, ũgathondeka kĩhiga gĩkĩ gĩthĩ nĩgetha ng’ombe citikaunĩke magũrũ, ũgacoka ũgacaria itingĩ, ũgacihanda rĩrĩa ũrakoroga nĩgetha ikarũma, ũgacoka ũgacaria mbaũ ciakũhakania ng’ombe nĩgetha citikarũe, ũgacoka ũgakĩiga ng’ombe ciaku kũringana na ũrĩa ũgũthimĩte kiugũ gĩaku, o ng’ombe iria ingĩiganĩra.

Mbũri tũcirĩithagia na thenge. Na tũcioyaga tũgacioha kana rĩngĩ cigathi ikarĩithio kũrĩa kwĩrũriĩ, kũrĩa gũtarĩmagwo, kũndũ kwĩna nyeki. Tũgacirekia ikarĩa. Gwakinya mathaa ma hwaĩ-inĩ tũgathiĩ tũgaciingĩria, tũgacituĩra mahuti, tũgacicurĩria kũu igũrũ nĩgetha harĩa mbũri ĩtekũhũnĩte kana thenge ĩtekũhũnĩte, ĩgakorwo ĩna mahuti mega ma kũigana. No mũno mũno tũciohaga nja, na tũkaruta mĩkwa rĩrĩa tũgũciingĩria kiugũ.

Macini nĩ ya gũkama ĩno, na nĩĩkoragwo ĩ njega mũndũ agĩkama. No he hĩndĩ ndageririe gũkama na yo ikĩrega na ng'ombe ikĩrĩ nyingĩ. Rĩu ndaumĩrire bara gũthiĩ gũcaria andũ moke mangamĩre. Ĩngĩhĩtana hanini yũge ndĩgũkama nĩ ya nĩwona thĩna. Na niĩ nĩngereire thĩna ũcio ngageria gũkama na yo ĩkarega, ũgacoka ũgeta bundi ũkona handũ harĩa ahutia nĩ handũ hanini mũno, na ĩkambĩrĩria kũruta. Rĩu niĩ nĩyangeririe thĩna-inĩ mũingĩ mũno wa gũthiĩ gũcaria andũ agũka kũngamĩra o nginyagia iria rĩakwa rĩmwe rĩgĩtigwo.

Nĩ ngenaga mũno nĩ ciana cia gwitũ, cia rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tondũ ciana cia gwitũ citiĩtigagĩra ng'ombe. Na rĩrĩa ũkũona kana ta gaka atĩ nĩ karenda kũhutia ng'ombe gakame, ũkona atĩ mwana ũyũ nĩ egũkũra atetigĩrĩte nyamũ, na nĩ egũkũra endete ũrĩmi. Na no wone thutha wa ũhoro, kairĩtu ta gaka gakaigua tu kũiga ng'ombe. Na thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, rĩu ciana citũ nĩ ũndu wa gũkũra makĩonaga ng'ombe, nĩ ũrona marathiĩ merirĩirie gwĩka maũndũ marĩa o na ithuĩ tũreka nĩ tondũ mwana ekaga kũringana na ũrĩa arona. Na rĩu gaka koneta baba wao agĩkama, nako nĩkĩo ũrona kahutĩtie nyondo gagĩkama. Ti ta iria cia Nairobi ciugaga ng'ombe nĩ ngui.

Ici nĩ waru, cironeka nĩ mũrĩmi ũgethete. Na gũkũ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, tondũ ithũĩ tũrĩ agĩkũyũ, nĩ kwendetwo andũ kũruga mũkimo mũno, kana irio citũ ciothe gũtirĩ handũ ciagaga waru. Nĩ ũndũ ũcio waru nĩ kĩndũ kĩbata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, tũkĩruga mũkimo, ona tũkĩruga mĩhĩrĩga ĩno ĩngĩ, nĩ tũtũmagĩra mũno tondũ gĩkũyũ-inĩ, gũtirĩ irio ikoragwo ina cama irugĩtwo wega hatarĩ kĩndũ tũgũĩta waru. Nĩ ũndũ ũcio waru, nĩ irio cia bata thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ.

Ĩno nĩ thoko aigĩte, na ingĩũria aige nyeni ciake cirorete na kũrĩa mũgũri aroka kũgũra. Nĩ tondũ kĩndũ kũringana na ũrĩa ũgũgĩbanga noguo gĩkwĩyendia. Na nĩngĩ atige kũgia na mahinda makũhe mũgũri ihinda iritũ kwĩrorera. No arotetie thibinanji make mwena ũyũ arĩ no ahote kũgũcĩrĩria mũndũ ngĩnya etekwendaga kũgũra thũkũma ici kana thibinanji ici. Na aigue ena ngoro yakũgũra tondũ maitho nĩmo mambaga kuona kĩndũ, nayo ngoro ĩgetĩkĩra, nacio mbia ikauma. Nĩ ũndũ ũcio ũngĩmũhoya arorie thũkũma o nabara nĩgetha cionanie ũrĩa ihana.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ ndirikanaga atĩ rĩrĩa ngũharĩrĩa mũgũnda wakwa, thutha wa gũkorwo rĩngĩ nĩ ndĩrendetie kĩndũ, na rĩngĩ gĩkahe mbia, na ngaigua nĩwega gũthiĩ na mbere na kũrĩma, na ngakĩharĩrĩa, ngacimburania, ngonga ria, na nĩgetha ngĩhande kĩndũ kĩngĩ. Rĩrĩa nguona mũndũ ena hũma, nĩ njiguaga ndaririkana rĩngĩ gacigo keho, na ngona ndirĩmĩte, ngona ona niĩ no thiĩ ndĩkarĩme na nĩgetha gaikare ge kahande, na nĩgetha mũgũnda wakwa wũikare wĩ mũthaka.

Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa riũwa, na nĩ ũrona rĩũ ũyũ nĩ mũgũnda mũnene. Na ũyũ nĩ tũragĩta, twĩrĩtwo tũrĩme, kana nĩ mwene mũgũnda ũrarĩma na tũragita, na nĩkio nĩ ũroma kwĩna rũkũngũ. Nĩ ũndũ ũcio gũtiĩrĩgĩte kuura. Rĩu arenda akũharĩrĩrie gũikare gwĩkũrĩme, nĩgetha rĩrĩa mbura ĩkũra atuĩke wa kũhanda irio ciake. Ũyũ nĩ mũgũnda ũraharĩrĩrio, mũgũnda wĩna ria, na nĩgetha ũtuĩke wa gũikara wega, na nĩgetha ũtuĩke wa kũhandwo.